Ore entoki niyieu tene naa eng'eno niyieu naa ashu imbaak niyieu piindim ataasa ena siai naa kifaa piata naai eng'eno ashu aa imbaak akeyie naipirta naa enkiremore, ipirta kwanza ipirta ena siai. Ore kuna enaa kulo naai tokiting peemidim naai ainyalata piipik olchani arashu ninye naai piindim ataretu arashu ng'oru nkiek kulie naai piindim naai airisho. Aaidim airisho kuna tokiting pee meeye naa kuna ashu kulo kiek, kulo matunda tene ounitoi. Ore sii eumu naai embae niindim ataasa naa kelelek pee ing'oru naai inkiek nairisho kuna, kulo matunda peemitoki naa ainyala ashu ailiang'ari. Neeku kiindim naai ataretu oleng peemidim naa, peeminyala ashu peemitiari. Iindim sii naai aing'oru irkiek naai loonyorr pemenya naaji enaa imotonyi arashu kulie baa pookin kake ina naa nanenare piindim atoosho olchani pemitoki naa anya imotonyi ashu kulie baak kumok akeyie ashu imwoyiaritin piinyala naa kulo kiek. Neeku indim naai

kisidai ena bae amu kanyor nanu ena bae tene, ore ena bae naa naipirta naaji indim naaji atejo, indim naaji atejo o ore ena enaaa bae kaidim nanu atejo kanyor, amu kisidai naai tenetoni arashua tenindim naaji ataasa esiai oltung'anak liboitare, nindimidimi atonyorata tenebo nitonini tenebo iyiololo naa mbaa niyieuu arashua mbaa nindimidimi ataas, neeku kaing; or naai nanu najo kisidai ena oleng eeh kwanza eimu naai iltung'anak liboitare ashua iltung'anak lindim atotoni pokirare tenebo, nindimidimi ataas mbaa pookin naipirta enkiremore arashua naipirta naaji biashara o kuna siaitin naake naa. neeku aewuo nanu atejo kanyor nanu ena bae tenkaraki ore eimu pisha naa ekindim ataas mbaa kumok tenebo, nikindim aishoroto mbaa sidan eipirta kulie ake yie pookin naaji naayieu olikae, neng'ari sii eng'eno toltung'anak pookin, ore peidim neeta olikae enkae bae nayieu nejo nelimu, neeku eisidai tenetoni tenebo.

Ibelekenye ena siai oleng tenkaraki ore oshi taata nidipaki aiadapta ashu nidipaki aatusuj nkulie baak kumok naipirta, mekure itumiae isirkon aanap imbaak kumok ashu aanapie ilolan tenkaraki egira intokiting aibelekenya oshi taata. Ore piata olola piimindim atanapa piyieu nenapi naa engarri intumie ashu indim ninye naai aitumia oltukutuk. Naa kesidai naa naaji amu ore oshi taata naa ore ngarrin naa ninye itumiae oleng alang' kulie baak arashu iltukutuki naaji neeku ibelekenye. Ore oshi taata esiai osikiria naa meetae oleng kake ore tenkaraki imbaak naagira aasa naatoning'ote netimiraki oshi taata oleng nibelekenya naa oleng amu ore enkae means of transport nagirae aitumia naa iltukutuki ashu aa magari ashu aa lorin neeku ibelekenye oleng.

Ore ena siai tenkopang naa keibung'i ake nepiki nedumuni naaji imbaak ashu inkujit naapiki abori olchani arashu itum naaji oljembe niindim ake niturr entonota olchani arashu aa indiim naaji siininye atudumu nkulukwok arashu aa nkujit nipik entonota olchani alafu neisadia ina naaji peemitoki awok enkare oleng, neisaidia sii entonota olchani peetumoki aibung'a enkop oleng aitobiraki. Neeku ore naaji ena siai naa keturi ake abori entonota olchani nepiki naa nkuti kujit ashu nepiki naai nkulie, nkuti kiek ake alafu nebukokini naaji enkare nakisaidia peemitoki olchani aok enkare neisaidia sii peebulu aitobiraki. Ore ninye piidol entonota ilo shani keeta ake tofauti orkulikae duo kiek tenkaraki naa ina natipikaki ake nena kujit ashu aa nena kulie baak ake pookin naatipika nkujit atwa ine ashu nkiek ake iyie kepiki ake entonota ilo shani neturi ake, ning'as aturr nidumu oljembe nipik alafu nirrumoki naa inakata atipika enkare ilo shani ashu naaji enkae bae akeyie pookin naai niindim ataasa nipik entonota ilo shani peemitoki aok enkare oleng

Ah ore ena naa, ijojo kainyioo ebate ebae naitiship tena siai. Ore ena siai naa ninye naaji enoshi duo naitegemea naaji cotton naa ninye naaji idim aisaidia naaji pee itainyie imbaa kumok oleng. Ore eimu ena naa idim aitayu intokitin kumok, ah ore naaji peeitum ewueji naaji osokoni arashu ah industry naidim naaji, aisaidia ena naa itum ake nitumoki naaji ashomo naaji aitayu intokitin kumok oleng, ipirta ah inkilani arashu, ah kulie tokitin ake naimu naaji ena ena cotton ashu, kuna tokitin nauni nalio tena pisha naa ninche naaji idim aitainyie mbaa kumok oleng, ah ekisaidia sininye iyie naaji enaa olairemoni lekuna tiatua naaji olchamba lino . Naa tenitum naaji osokoni naa idim ake ashomo ataasa imbaa kumok oleng, nidim ashomo aitinyikae akeyieyie nitum naaji impisai ah nidim naaji atasie kulie mbaa kumok oleng, nitoki naaji ai expand kewon ashu, olchamba lino. Neaku kadolita nanu enaa etoki naaji etoki naitiship tena siai naa, itum naaji impisai oleng nitoki naaji aibelekenyie kewon ashu itoki etoki pookin niyasita . Neaku ebae etipat oleng naaji tiatua enkishui olairemoni arashu , ah too mbaa kumok naipirta naaji ilairemok.

Ore ena naa idol naaji imbaa kumok oleng' ipirta naji inkishu ashu ntare Ore nai embae sapuk naipirta naa in'dim nai anoto naa aidim atodua kule oonkineji naji nadol impisai aah ore nai teneisho kuna kinejik nitum kule Ore naaji piidim atimira naitum impisai nitum nai kulie baa kumok Niidim sii nai anoto kulie baa kumok eimu naa naaji kuna ore nai piidim ainyangu nilo alo aramat naji kuna ore by time naaji ilapaitin okuni ashu oongwan ntoki aigilie sokoni nintoki amir iropiani kumok alang inoopa ninyang'unye Ore siinenkae bae naa inkiri ashu iin'dim nai ainyang'u enaa en'daa ore ake piidip nai ateyieng'a ashu aitaasa kulie pookin naa itum ake ingiri nieku embae nai etipat teneeta oltungani kuna arashu ore nai piidim atodua nidim anoto ropiani nii'dim anoto nena ale nii'dim sii anoto naaji enaa olaramatani

Indim aisuma naai oltungani peeyiplou ena siai aa mbaa naipirta ilukunguni kutitik arashu inkashui arashu aa maarani iyieu naai nisome oltungani imuoyiaritin naai naidimayu pee idim naai aibunga kuna kutitik niaku iindim naji aisuma imuoyiaritin naara associated with arashu aa moyiaritin naidim naaji anoto kuna eton aa kunyinyi niaku iisum naai oltungani eniko tenidim aisaidia koon ashu aa piidim atareto arashi aa ore piidip naaji aa naa aifuga aitobiraki pee metum oropiani pee metum naai kuna motonyi nena moyiaritin niaku indim naji atoliki enaa ilkiek nai liidim aishoo arashu olchani liidim aitukuyie peemetum naa nena moyiaritin pooki nisumi sii naaji endaa sidai nanyor ashu endaa nayieu eton aa kunyinyi piidim naa naaji atubulu aatabaiki ewueji niyieu arashu peetum nai imuoyiaritin pookin niaku kumok nai enkisuma niidim aishoo ilo tungani ogira aifuga kuna motonyi arashu aa mbaa nayieu nai naa kuna motonyi naa piidim atubulu nemetum nai kulie moyiaritin arashu aa kulie tokiting niyieu nai nias pee metum nena moyiaritin

Ore naji tene nakaidim ake atejo ore ene naa olchamba lol loltungani naaji naa kaidim atejo enkop nagirai aiteru aitayarisha piidim naai ataaysa eniyieu naa atashu eniyieu niun niaku igira aitayarisha tenakata enthroned ashu olchamba lino pee tenebau naa nai erishata niidim nai aatuunisho tenebau ina rishata neaku naa tayari indipa atipika oltinga, indipa airemo pee tenebau erishata enchan naa ira naaketayari In'dim sii atejo ore nai tene naa kelelek eenkop naidipaki imbegu enkop niaku kegira tenaata aanyu enkata sidai piidim atupuku Ore sii enkae bae niidim atejo naji naa oltungani sii ele naji ogira aaku tayari piidip nai atuuno arashu aa piidip nai atipika nai nayieu pee tenebau erishata enchan nin'dipa ataasa pookin niyieu nindipa atuunisho nin'dipa atipika akeninye enkop tiari paa ore tenkata ake nai neyie naa nin'dipa ataasa pookin pee indip naa atuunisho tenebau naa ina rishata

Ore tene naa iindim atejo ore kulo naa ilmosor tenkutuk naa olmaasai naa eitu eaku tayari pee etumokini atimirashu aa ore sii enewuei naa igira aaku tayari indipa atasotu naai teniata nai ilukunguni kumok arashu aa nagira aisho tewuei flani naa ore sii ene nii'dim atejo indipa atasotu naai kulo mosor linonok pee tenaa imbangaki nai entray arashu aah tenijo nai metepetai peetumoki aitainaai ashu atoishoto arashu imbangaki entray ino piitumoki naa atipika piidim atimira teniata naji osokoni lijo piiya arashu iindim sii atejo ore entoki nagira aasa tenwueji naa oltungani oidipa atasotu ilomosor lenyenak fo enayieu nai nitaas naiturhurhu pookin piin'dim nai aipanga enaa eniyieu oltungani tenijo nai kelelek eitayu kulikai nijo pipik ilkulikai piincho naji elukungu ndio aweze kuangulia

Ore ena siai naa kidim naaji oltungani atudumu ele shani ashu aa ena siai ele shani nai ogira abulu nitutum neyen naji peisim atubulu peemitoki ainyala peemitoki alingari arashu peemitoki aaku interfeared ji tenelotu nai oltungani agiroo neton awoshiwosh akeyie Ore naji enkae bae naa iindim nai oltungani atoosho olchani peemitoki aaku interfered in any way nii'dim nai atoosho olchani pee miidim imotonyi ainosa ashu aa ngulie moyiaritin naiusika naa naaji enkiremore niaku iindim nai ataasa mbaa pookin piin'dimaa aisudoi naji ashu peemitoki naa aatum imuoyiaritin Ore sii enkae naa in'dim aibunga ele shani niyen nimitoki nai aaku interfeared with any other thing peetumoki naa nai atubulu metabaiki ewuei niyieu ashu ikomaa mbaka eneikomaarie Niaku in'dim nai ateena ele shani peemitoki ailinga ashe peemitoki enjoto aim niaku kisaidia nai ele shani piimitoki naa aku interfeared ina any other way niaku in'dim nai ake aitasheyie naa niyen enchoto nabo sii

Ore ena siai naa enetipat oleng sii indioa atuunishe oltungani in'dipa sii atekesisho neeku ore naa ena naa ilmaapeepeni ashu anaa in'dipa ataasa pooki bae ashu atuunisho nitum ilapek linono nitum impisai inono ore piidip atekesisho ashu ore piindip aitayu ilpaek temukunda naa enkai siai oshi ena amu indim naai atareu ingishu inonok ashu in'dip nai atimira ene peepuonu ingishu aanya niaku enetipat ena ashu aa ore ena naa indipa nakata ainoto ilapek linono lituuno opa nitum naa inakata atipika ngishu inonok atua emukunda peetumoki ainosa kulo paekarashu aa piidip nai anoto piidipi nai aiclear ene peeku tayari ene paa ore enkai kata naji tenebau engae rishata ashu oloshi apa duo lounishoi nidipa akeniye aiclear ene kake ore duo oshi tenkata sapuk oleng naa nkishu inonok ipik peenya naji lelo mapeepeeni nenya peeku naa nai tayari enewueji piidim naji aatuuno tenkata naji

Ore ena siai temurua ang naa kiidim oltungani atipika olchani ene peemitoki naji noshi tokiting duo kutitik aanya naji Ore sii engae bae naa in'dim naji ateena elukunya e kuna tokiting amu iyiolo naa ajo ninye naitayu naaji olpaeki aabaya ewueji neyieu niaku imbung' naai ake ning'oru inoshi puyai niyen ene pee meenya naa motonyi arashu ing'oru olchani liwosh ene pee mitoki naa imptonyi aanya arashu intumia enoshitoki naji escarecrow niim'bung nipik empolos emukunda piimitoki naa naaji kuna kuruk ashu kuna motonyi pee i scare naa nena motonyi meshomoita enelakwa niaku kisaidia naaji oleng' inakata naa pee miumia ashu pee miinyal naa ena mukunda ino neetai sii naaji nkulie mbinu naa in'dim naaji atipiki imbuyai ashu in'dim ake nai niyen enchumata e kulo paek linono nimitoki sii nai inakata ainterfear anything amu ketumito pookitoki nayieu nai piidim naaji atubulu niaku ore duo pee naa in'dim sii atekesu ashu atorhipo naaji makewon naa ore naaji endama oleng peemenya naa imotonyi ashu aah peeme

Kaidim nai atejo ore tena swali naiuliza ajo kaa abila e kuna mali inyor indim nai atejo kumok imali niidim atonyorha ore ninye ena naitodolu tene naa ndimu arashu akeyie enkae baye naaji naa inyor nai pookin amu ore akeyie ebaiki pookin nai nii'dim nai atuuno naa ketii inaata high demand arashu etii inaa ore piiya osokoni naa in'dim nai atimiru iropiani Naa ore nai esidai oleng naa kulo ooji ilmashungwa arashu aa ilmaembe amu keeta osokoni kake ore nai piiyata osokoni pooki naa lasima naake pee niaku kitegemea naji ake pee ore temali ninyor ashu oliindim nai ategelu naa iingur sii nai ajo kamaa tenaya naji osokoni naa kakwa nai nasioki apuo oleng' naa tininguari naai naa kajo nai nanu eeh ilmaembe ashu ilmashungwa amu ninche naata sokoni aitobiraki naa ninche naapuo naji teniindim oltung'ani nai aawa niaku ekisaidia nai iyie makewon oleng amu iyiolo ake ajo ore paaya ewuei neje ashu ore paatum naai inaabanji naa tenaya osokoni naa kiidim ashom naa kidimi ainang'u te

Ore ena siai naa kesidai oleng aa miigil naji atum esiai sapuk ijito igira ainyunyiziaki enkare kuna mbegu inonok pookin niakubore ena siai naa kintiship oleng amu mikintoki naai aisumbuan oleng ashu mintoki aata garama sapuk oleng' igira ainyangu imashinini ashu im'baa kumok oleng naa aikiret sii amu migira aitimia energy sapuk igira apiki enkare amu ore piiboloki enkare tewei nebo once naa metii enimitum enkare aitobiraki nitoki sii aisaidia amu ore enkata pookin nayieu tesiokinoto oleng' naa kisaidia sii oleng naji tina kata niaku ore naji ena siai naa kintiship oleng' aa Ira olairemoni ashu olmkulima naa sidai amu mintoki naa aitumia garama sapuk oleng igira adumudumu nimikintoki aisho esiai sapuk amu ore nai tenijo enoshi mashini kai intumia nekisaidia naa ena oleng amu tenkata dorhop oleng naa ketum kuna imimea pookin enkare

Ore enkitobirata ena siai, ore ele naa ormananasi niindim naaji aitobira arashu aa indiim naaji atuuno aitobiraki tewueji sidai nemeeta interference niindim sii atuuno, atipika olchani naaji iloshi sidain lemee harmful oleng ashu ooya naai erishata ashu period naje piindim naa inakata arashu aa piindim naa inakata atayiolo ajo ore ebaiki erishata naje nidipa ilo shani atupuku. Naa indim sii naaji atukurroki ashu atipika aitobiraki piindim naa aisaidia ashu aa piindim naa inakata anoto naaji quality sidai, niindim sii anoto iloshi kiek sidain laa koree naa naaji te siai olairemok naa keetae ake irkiek naaji looisaidia iltung'anak arashu aakeetae imbaak naidim naaji anoto ashu indim naaji atejo keetae irkiek laa specifically naa iloitegemea ake ena mimea neeku keyieu naai naa etum ake oltung'ani oyiolo naa ashu ainyang'u irkiek toltung'ani oyiolo isiaitin napirta sana sana duo kulo daiki, endaa naa kenyai raw

Ore crypto currency naa iindim naaji atejo ore ena naa intokiting naai naitegemea ena sokoni arashu aa currency naaji nindim atejo enaa dollars ashu bitcoin. Niyiolou naaji enaa ajo kamaa tenebaya naaji enkata naje, ilepa naaji ena siai arashu aa ijo naaji ore ebaiki enkata naje nilepa bitcoin niata US dollars niindim naaji aibelekenya naaji ashu aiseela dollars niata aibelekeny aitaa bitcoin arashu ore enkata natii bitcoin abori niindim naaji ainyang'u, ore enkata nailep niindim naaji inakata atimira. Neeku ore naai crypto currency naa enkata naaji naitegemea naaji market arashu aa naaji tenoshi kutuk nekijo traders. Naa ore crypto currency niindim naai enkata naata value ejuu niindim naaji ainyang'u inakata inaata value e abori, ore tenilep niindim naaji aiseela. Neeku inyang'u naaji enkata natii iropiyiani ashu currency chini ore enkata nailepa niindim naaji atimira. Naa sana sana naaji iltung'anak naai in terms of forex ashu aa crypto currency niindim naa atimira inakata naai

In'dim nai aisuma oltungani peeyiplou enasiai Adolita naa ajo ore kuna naa spinach naidipaki aatun niidim nai aisuma oltungani eimu im'baa kumok eiteru mbeku nayieni pookitoki ake nayieni naai, ilkiek looyieni oo enkata naji nayieuni Ore sii kuna naa iindim nai atuuno te greenhouse ore nai enkata nayieni greenhoue niidim nai atuuno ashu atoliki ele tungani ajo iyieu entoki naje niisum nai im'baa nayieuni te greenhouse piidim naa ilo tungani atayiolo ashu anoto eng'eno too mbaa naipirta ashu mbaa pooki naayieuni tena siai naa amu kadolita ajo ore ena tenakata naa enetipat Niidim sii atoliki naaji ilkiek ooyienu liidim atoosho peemetum im'baa kumok ashu pee metum imuoyiaritin

Ore enkadi e visa naa in'dim aatasishore oltungani itii ewueji nitii niaku ore nai piidim airegister visa iyata ina kadi e visa naa ninye etii iropiani naa iindim nai atasishore aah in'dim aterewaki oltungani iropiani tenetii naji ata tenilo embenki naji ataasa irhiwai iropiani natii enewueji nirhiwaki olikae tung'ani otii ingwapi eboo arashu aa olikai tungani otii enkae kop neeku ena ena visa naa in'dim ataasishore Tenilo naaji eniyieu keeta enkiti wuei naa ore naai peeta inoshi mashini esensors naa kisense ake nitayu naba enaa inatii arashu aa iropiani naiba enaa inekindaisha niaku in'dim atasishore ena kadi itii enkop pookin nitii eehitegemea tenaa ketii imbaa enaa inoshi mashinini pookin naayieuni Neaku ore ena kadi e visa naa in'dim naji aterewaki

Ore kasino naa eeta sii esidano neeta entorroni amu teniata naaji enoshi nijo eului oo ropiyiani naaidim naai aminie iropiyiani inonok pookin te kasino. Kake tenetii naai oltung'ani ojo keeta naai skills ashua tenaiyata mbaak nayieuni arashu eng'eno nayieuni te kasino naindim ainoto iropiyiani. Ore sii naaji tentorroni amu keeta entorroni naa ias, iarr naaji kasino niminie iropiyiani duo pookin niata tinimiata enkibooroto e keon arashu teniyieu nitum iropiyiani kumok. Iindim naaji atipika iropiyiani pookin niata niminie nena ropiyiani pookin nepwo. Ore naaji tenaa ira oltung'ani naaji oshi naaji ooidim atejo keeta imbarakinot ashu skills naayieuni naindim naai ataara aitobiraki niindim naaji anoto iropiyiani. Kake ore naaji teniing'urr keeta sii esidano amu indim naaji anyaaki anoto iropiyiani kumok tidialo inaduo nitipika naa kelelek sii intoki aiminie nkumok alang inaduo niyieu. Neeku keeta entorroni neeta sii esidano kake entorroni naaji

Ore QR code naa kisaidia naji teniriwaa ropiyiani eimu oloingange amu ore enoshi naji enkiminata oropiyiani oltungani naa keaku naji kiti oleng ashu keaku minimum mitoki aimin nena ropiyiani nisaidia naji oltunganak metaa indim aterewa ropiyiani tepoki wueji nitii mitegemea tenaa likae osho itii nirew naji ropiyiani arewaki likae tungani . Neku naji ore QR code naa kisaidia naji metaa indim aisava iltunganak kumok terishata kiti

Kiidim naai oltung'ani atudupore mbaak kumok oleng enaa enaitayio serikali naaji peekintumia internet tialo imbaak e biotishu. Ore tenakata netaa kisaidia iltung'anak kumok oleng amu ore naaji naa tenarishata nekitii naa indim airigista SHA eumu naa naaji arashuu akeyie imbaak pookin naipirta naai nirigista naaji eumu internet niindim sii naaji atayiolo mbaak kumok naipirta biotishu. Amu tenijo aang'urr imbaak kumok oshi taata netaa ine internet naa keisaidia oltung'ani naaji metayiolo imbaak kumok naipirta biotishu. Ore naaji enaa enepwo ildakitarini enkitesheni fulani nepwo aimaki imbaak e biotishu niindim naaji anoto naaji ina ng'eno arashu imbaak niindim naaji ai zuia arashu imbaak niindim ataasa piisaidia naa naai keon eimu naa internet ashu eumu imbaak pookin nena naa nagirai aimaki. Ore sii internet imbaak taata kumok niindim atayiolo aa ore peesa embae nataase niindim naaji atayiolo ajo inji etiu wo inji etiu, itayiolo naa amu inoto ina ng'eno eumu internet arashu aa imbaak naaji ormabatishoi ashu imbaak akeyie naipirta

Aah aitumia pih naa ore apa inakata naa isaidia iltunganak pih iltunganak kumok oleng Ore nena amba naa isaidia iltunganak amu iidim naaji apa atoosho nena amba nikilikini ilbulabul arashu aa signs naaji oltungani loota Niaku ore ninye naai eton opake duo ninye eng'amuni naa king'asi aaliki ilbulabul loltungani oidim naai peeta aa Corona Neaku isaidia iltunganak kumok amu orake piiwosh apa nena amba nitum naa nitum angas enyiolounoto naipirhta akeninye emuoyian nikiliki apa ilbulabul ajo n'jietiu oo nji nikiliki sii naai imbaa niidim ataasa n'ji on'ji tenitonini tenebo arashu aa peeta enopa maji social distance niaku isaidia opa iltunganak kumok amu indim nai atayiolo im'baa kumok naipirta naa serkali ashu aa mbaa akeyie niyieu naji neasa openy niidim sii nai atayiolo ilbulabul nai lemoyian niyata amu ore opa inakata nikilikini ake im'baa ore interu awosh nekilikini ajo inji etiu onji onji niaku adolita opa nanu ajo embae opa naisaidia iltunganak kumok oleng amu indim opa atayiolo ajo inji etiu ene wene wene

Keetai nai imbaa kumok oleng naa ingolikinot naatum nai ilopisaani leserkali aah ore embae edukuya naa kidimayu naai nelakwa engop ore imbaa niyieu nai nilimu arashu aa mbaa niyieu nijo naa kumok oleng kake iltunganak liyieu nilo alo aliki naa iltunganak oolakwa neeku miidim naji anoto access olelo tung'anak oolakwa Naa ore naji ena teniyieu nibaya ewuei neje niyiolo ajo enkop nalakwa arashu ore ninye nai piilo nimitum enkai wuei nintoki ashukunore neeku embae naji ina arashu en'golikinoto sapuk oleng natum nai ilopisaani leserkali aah Ore naji enkae naa ketii naji ewuei nelakwa enaa nemuoyu oltungani tewuei nelakwa nemetii naaji sipitali inakop ore nai piidip apuo ayau naa nelelek naji ipoteza engishui enye tengaraki elakwani enkop arashu aa tengaraki engae baye naai nake nimidim naji amu kelakwa naa inakop neekuore naji access naa miigil metumi naaji atumomi oleng tesiokinoto amu mitum naa amu kelakwa naa ele tungani liloito alo abaka arashu aa ore dii ninye naji tenintabaya entoki naaji ashu orkikukua oje naa kelakwa enakop oleng neeku kekumok ingolikinot naatum kulo tung'anak arashu aa miidim

Ore naji ena naidim atejo ormwalimui we nkerai esukuul egira aimaki engolong' emusho esiai Naa kiidim naji atijing pokira are situation naimaki esiai nataasa pookin amu ore ormwalimui neeta nai role naichagua oleng nataasa tiatua maisha enkerai neeta siininye enkerai enataasa tenkarakin eyawua naa keon ine nitayu keon tengaraki imbaa arashu aa tengusuma ashu aa temusho nai esiai itaasa esiai naje nibauu musho pokira are wele mwalimui neeku ore ormwalimui nekiliki imbaa nikintoki naai apuo arik teneduya amu ebiki nemetii ninye ineweji ore iyie ena kerai naa iyie egirai airorie ajoki ore naji ebaya eneweji wene wene naa lasima piinyok openy arashu aa iyie naa openy oitoki anyok pee intabaya naa enopa niyieu amu kelelek nai metii ormwalimui ine wueji nelelek metii olikai tungani neeku iyie ake openy niaku ore ormwalimui tenidim naiji atejo atoliki enkerai imbaa naaji Enkerai imbaa naaji naapuo atum tedukuya neeku ore ormwalimui naa embaye naji etipat oleng peelimuni naaji ajo ore naa nji etiu wena naa kelelek nai ilo atumore wena ore siiniye nai naa nenyok peedim nai aibung'a nena naagirai ajoki peetum naa atipika te maisha

ore esiai e watalii te kenya naa mbaa oshi naifaa, pee ore serkali neya mbaa naipirta arashua nenyok oleng peidim naaji ataas enaa enayieu, arashua peidim naaji ai mainteina naaji metaa keetae eseriani, amu ore naaji watalii to losho le kenya naa iltung'anak oidim naaji ai tegemea naaji amu kidim naaji anoto naaji ewuei naaji netumie naai serkali iropiani kumok oleng, eimu naa taxes arashua mbaa nalaki naaji te watalii, neeku ore naaji watalii ten te maoni naa aah ore duo hoo negira ailepu amu kilepu toonkolong'i pookin keyieu naaji nepik serkali mikakati peetumu aimenteina aah eseriani metaa keetae eseriani, peetumi naa naji anoto watalii kumok amu kisaidia naaji toont toontokiting kumok oleng, ore naaji eimu naai revenues naalak oshi naa keret naaji oleng olosho le kenya naai peitabaya mbaa naayieu oshi eimu nena ropiani e watalii tele osho naai lang le kenya, neeku keifaa peenyok serkali oleng. ore sii ninye naa ilo wuejitin duo oshi aah kumok oleng naa ninche naret eeh duo oshi mbaa kumok oleng e watalii neifaa peilepu naaji oleng peemeitoki naa aah

Ore tene naa kelio iltung'anak, kadolita imadami nelio sii irpayiani netii sii iloishopito kulo lab coats netii sii nkulie natii enaa eshopita ena enkila e dress red. Nidolita sii enewuei nigero Sinai Outpatient Rehabilitation center. Neeku ore naaji tenajo aaing'urr enewuei pookin amu kelio ena nkae aji nelio kulo shumai, nelio kulo dirishani, nelio naa ena bunch naijo naai seal amu ijo seal enda, seal enda naigero Sinai Outpatient Rehabilitation Centre. Nelio sii kuna milangoni naabolo naaketii siaidi ekulo tung'anak, netii sii ene nkae wueji nejing'ieki naa naijo stairs netii sii enkai stairs natii upstairs shumata tende wueji. Neeku nena tokiting naalio tena pisha, ore sii enkae naa kebolo ena milango natii tesiadi kulo tung'anak nelio sii enkae aa loolo, nena ewuei naa kajo rump nailepieki ore kulo baak kumok ashu naai oltung'ani oota wheelchair

Ore ena naa embae e tipat oleng kwanza naaji teniyieu nintodol inkera enchumare arashu aa saving. Kifaa naai pee iyata orkiti bokis ashu home bank naa sii etipat oleng amu enintodol naaji inkera inonok ajo noona oropiyiani niindim naaji aku ore kila enkata nigira ashum kuna ropiyiani naa intodol inkera nchere ore enchumare naa embae e tipat oleng. Amu ore kuna ropiyiani, ore naaji enkata naai nitejo ore ebaiki ena rishata naa alo aitai kuna ropiyiani nekisaidia iyie makeon. Neeku embae etipat naaji oleng tenindodol inkera arashu aa teneeku iyata ilo shumati tiang', liang' metaa ore ake ishumita nedolita inkera inonok ajo noona iropiyiani naashumitae oshi enaake naa embae sii etipat oleng amu enajo ebulu kuna kera naa iteru ake aasuju iloopa rrekiei linonok arashu akeyie irrekiei lepooki tung'ani otodua naa egira ashum kuna ropiyiani. Neeku embae etipat naaji oleng. Amu naa eimu ena ena, ilo shumati lino, netubulutwa naake eyiolo ajo ore ake paatum entoki naje naa lazima pai save ene, wene, wene paa ore terishata naje nalo aitau. Neeku embae etipat oleng aa tenkishui naaji oltung'ani ashu te maisha naaji entoiwoi

Ore serikali arashu nchamai e serikali naaji naijo Inua Jamii naa kiidim nai ataret olosho arashu iltung'anak kumok oleng eimu msaada. Ore enaa Inua Jamii naa kiidim naai aatipik iropiyiani inoshi naishori iltung'anak morwak, neeku kifaa pee ore naai nena ropiyiani nidim naai aaki ninche isho iltung'anak botorok arashu iltung'anak oota ilarin kumok. Kila naaji olapa neeku ore iropiyiani naaje, ore mwisho olapa nekinchori iropiyiani. Neeku adolita enaa embae etipat oleng. kwanza ore Inua Jamii naaji eimu iropiyiani enche naa kiidim ataret iltung'anak kumok oleng enaa naji tenishori iltung'anak botorok iropiyiani enye, arashu kulikae tung'anak tarruesh. Ore iltung'anak lemidimu naaji ate enaa iltung'anak tarruesh akeyie pookin naa kiidim ataret iltung'anak oleng ashu kidim aisaidia iltung'anak. Neeku ore naai embae etipat oleng naa teneekunore kuna ropiyiani naa kebaiki lelo tung'anak pooki oishiakino. Ore oltung'ani pookin morwo ashu oltarruesh na kifaa peetum nena ropiyiani ashu kulie tung'anak akeyie naai lemidimu ate. Naa kiidim naai aisaidia ne Inua jamii ashu neret iltung'anak lemeidimu ate naa kiidim naai

ore aah matumizi e internet netaa kegira aisaidia nkera oleng, amu etaa ninye internet egirae aitumia aasie reserch a ore naaji imbaa nimiyiolo oltung'ani arashua mbaa neitu aikata iyiolou, netaa internet naai eitumia oltung'ani oleng peisaidia kewon arashua peeret kewon, neeku embae e tioat oleng arashua embae naai naidim aisaidia iltung'anak oleng, amu tenelo naaji nilaikino entoki, naa indim naaji aah aah atipika internet arashua google nindim naaji atayiolo ajo ore ene naa nji eikunari, neeku ore te sukuul sii naa ore internet naa ninye eitumiae oleng, aa ore naaji piiyata nkera, ore naaji sii ninye naaji piiyieu niyiolou idadi o nkera natii sukuul, naa intumia internet piindim naaji atipika data pookin, ore too nkera naa indim atayiolo naai imbaa kumok oleng nagira aiendelea te tenkop pookin ashua te seuseu nalulung'a, neeku embae naaji etipat oleng arashu embae naidim naaji aisaidia iltung'anak peidim naaji naa atareto arashua peidim aisaidia lelo tung'anak pookin neeku kadolta nanu enaa embae etipat oleng ashua embae naidim aisaidia naai iltung'anak oleng tia te....

Ore tenkopang ilepwa iltung'anak kumok oleng kake ore obo loyioloi naa oltung'ani oji Katoo Ole metito aa ninye taata osiasai oilepwa kake ore naa tenakata duo naa ninye oning'o oleng', ninye ogira aing'oru olorika le governor te county e Kajiado. Neeku embae naaji naidim atejo olarikoni le siasa oleng naa ninye taata oning'o ashu mbaak akeyie kumok naaning'o naa keji Katoo Ole metito, naa ninye naa taata oilepwa oleng. Naa ore tenakata naa state controller, state house controller kake ketii naa gubernatorial seat for governor Kajiado County. Ketii opa enkae kata, 2022 nenang'ari aa nishinda naa Ole lenku kake ore naa tenakata naa ninye oilepwa oleng naa kasip ake nchere ajo ninye tenakata oning'o twnakop oleng, tenkop pookin nalulung'a aa, euma Kajiado County pookin, ninye tenakata oilepwa oleng naa ore amu idipa naa Ole lenku tenakata term enye naa ninyebake oitoki naa ajing ilo orika tolari le 2027 aa kara sure arashu kasip ajo

Itaa teknolojia metaa keshipakino nkera kumok enkisoma tenkaraki ore technology tenakata netaa ninye embae sapuo oleng aa ninye taata egirae aitumia oleng kwanza tenkisuma naa ninye egirae aitumia oleng. Neeku etaa teknolojia metaa keshipakino inkera oleng enkisuma amu ore hoo duo neeta impact torrono saa zingine, kake etaa naa ake ninye amu tenelo naai negolu naai embae naaji nagira aas nakiidim naai aitumia technology aa social media pookin piindim naai aisaidia arashu aa piindim naai anoto naa imbaak naai nayieu. Neeku itaa na amu ore naa amu mokure egol amu elukunya ake ino intumia openy, ata naai eniindim nijo kisaidia ntokiting kumok, naa ore technology nisaidia nkera oleng metaa kenyorr enkisuma neshipakino sii amu etaa ninye idol ajo kanyoo nagira aasa tonkwapi pookin, niindim ataasa, atejo naaji nji etiu ene wene, niindim naaji atareto koon ashu niindim ailepunye koon aa atejo naji kaidim siinanu ataasa ena amu iyiolo naa ajo keeta entoki nakisaidia. Neeku isaidia inkera oleng kumok, nkumok oleng metaa keshipakino enkisuma naa kitai ate tenkaraki naa netaa naa ketii technology aa ore computers ashu aa kulie baak kumok oleng nekisaidia tayiolo nkulie baak kumok nemiyiolo

Ore agira aitashiki naai metaa nanu ogira aitashiki enkesha ormwalimui naaji le sukuul eshumata, indim naaji aikilikwanu maswali openy arashu indim nai aing'ra mpala enyenak aa certificates niyiolou naaji ajo kebaa eng'eno nataa amu ore enaa oltung'ani oisume oleng ashu enaa oltung'ani oimayie imbaak kumok, oltung'ani oota naaji experience naindim ake atayiolo eimu enkisuma enye. Amu ore naa oltung'ani naaji, matejo obo waare le degree neeta olikae masters naa kelelek naaji ake piimbung ele oota masters amu ore naa eng'eno enye naa sapuk, eeta ninye enkae degree alang ele laa nabo ake eeta. Neeku embae etipat oleng arashu aa, indim naaji atayiolo eng'eno enye eneba eumu inkardasini enyenak arashu aa mpala enyenak naimayie, arashu aa mbaak akeyie kumok oleng niindim atayiolo eimu mpala enyenak amu kelelek naaji eeta nkulie certificates kumok nainyaaka atum ake eimu nena baak enyenak pookin akeyie naimayie ninye openy. Neeku embae naai etipat oleng arashu piing'orr impala enyenak, arashu piing'orr akeyie ineimayie. Neeku kelelek naai piindim atayiolo eneimwa ashu akeyie naa naimayie makeon amu aikeret naa tayiolo eneba eng'eno

Ore naai tena naa iindim naai atooshoki enkampuni naai naitashiki ositima teneeku naai keetae. Ore naaji ena naa tenelo naai neitashe, neuroori embao natusulaari tembata orbaribara te murwa inyi naa kaidim naai atoosho esimu aa awoshoki Kenya Power naidim atoliki naaji ake ewueji natii arashu ewueji naabau amu iyiolo naa ajo lazima naa piilimu direction ashu aa lazima piindim atolimu naaji ewuei netii ine wueji, niwoshoki aliki aa, niliki sababu ajo kanyoo naa peetusulaari, niliki location naa keon, niliki ajo kaalo nabo itii, kaa County nabo itii. Ore hoo duo neeta imbraanchi kumok oleng neeku lazima naa piiyiolou ajo kifaa paa kakwa tung'anak ashu kaa branch intumia. Neeku ore enaaji teneeku etusulaari nakaidim ake atoliki enkampuni e Kenya Power sana sana ashu aa Kengen naaji tenaa ninye kigira aitumia. Indim naai atooshoki ake pookin esaa pookin akeyie, niliki naa embae naa nataase, niliki ajo kaa sababu pee etusulaari enaaki enchan, tenaa ketu opa euni aitobiraki ashu tenaa sababu ake

Ore tesipata arashu naaji tenkitobirata e budget makeon, naa indim ataasa imbaak kumok oleng. Iret naai keon eimu imbaak kumok oleng, indim naai atejo ore iropiyiani niata naindim atooshoki budget peemelo naaji ake niton te kati kati ashu naa ore naai iropiyiani niata, ore pee ebaya kati kati neking'atakino netu ias inaduo pookin niata. Neeku indim naaji atooshoki keon budget oo ropiyiani niata. Neaku lazima piata budget oropiyiani inonok arashu aa piipik naaji inkoitoi naapaasha nisuj openy peemitum ake naaji naa pemelo ake nilau kuna ropiyiani arashu pemelo nibaiki kati kati nimitum iropiyiani naaduo niyieu aa makeon arashu naduo ropiyiani nijo pee mintabaya. Neeku kifaa pee ore oltung'ani neoshoki keon budget ashu budget e makeon piindim naa ataasa nena pookin niyieu arashu piindim atejo inji naa o kuna pookin ias peemelo ake naaji nilo naa nibaya kati kati ashu te saa ninteru e siai, kore amu etu duo iwosh budget e ino naa ooropiyiani niata nelo nebaya kati kati neishunye. Neeku ore embae etipat oleng naa peeku iata budget ino